ore anaa enalio naa kedede nchere keetae emasho naje olosho lang le kenya naloito dukuya tene anaa enadolita kulo sikarini nadol tempukunoto ewueji netiiki nadolta mpaka embenderani neeku emasho olosho lang le kenya naje naloito dukuya tene.

ore tenanu tollosho lang le kenya nemajo keetae duo emoyian nabo naji eji ore ena moyian eji ore ena moyian naa emoyian ekenya ore imoyiaritin netii enkop pookin enkop nairo neeku meetae emoyian naji emoyian ake ekenya ena ore sii isipitalini naa keikumok naleng isipitalini natii olosho lang le kenya nebak pokitoki meteleku naa sipitali naiteng'eleki naijoenda natii nairobi e cancer kake ore kulie moyiaritin pookin naa kebakieki isipitalini pookin natii irkerengeti pokira artam onapishana tolosho le kenya.

Nimba naaji eyauaki enabae amuu kiyieu neibelekenye ena siai. Metaa keidim oltungani ataasaki keon te simu, metaa keasaki keon neiput kuna tokitin. Neitaki keon empalai naijio ena naidim ataasakinyie keon esiai. Alang enalo enewueji awish ilainini nelo ayau nelo alakisho nelo neyau empalai. Tenaa keidm naaji ninye ataa enatoki digital bepiki isimui, neidim iltunganak aitaki ate naa keleleku ina.

Ore enkoitoi naidim atolimunye, enkatini nayieu nitodoluni te tifi, nenkoitoi enkiroroto. Ah ore taa enakiroroto, nelelek aing'oru esimu, naing'oru iltung'anak aitashekino, linasiai. Nawoshoki taa aitayiolo. Arashu aidim atolimunye enkoitoi empalai. Naidim si aigeroki lelo oipirare inasiai, naigeroki empalai neng'amu, agira naa aliki ina nayieu, tialo enaatini nayieu nelimuni.

Ore imasaa naguatuni tenkitaduaroto orkuak naa netipat oleng'. Inetipat amu, ore orkuak nadol ajo egira dalotu egira aibelekenya. Anaake enaa enapoito larin. Amu ore apa orkuak oota apa nokokoo, neme ninche eeta noyieyio, nemeninche ele likiata, neme ninche etum inkera ang'. Neeku kegira imbaa aibelekenya. Ore masaa naguatuni, ashu ntokiting musan naitoduari, na kisidai amu keliki enaishoi, aitadamu ajo iji taapa easitai, na ore kuna tokiting, niapa na iji apa ikoni, oji oji, otipat onena tokiting. Nelikini eishoi nasuju.

ore torkerenget le homa bay neyau kuna moyioaritin keeya onkera ore enedukuya naa oltikana kisapuk oltikana tidie wueji enkojong'ani neeku ore inkera ketum oltikana tenimiboori nemesiokini sii aya sipitali tembaare keyai naa inkera ore eniare keya si ena naji pneumonia keya inkera kejing ake tenetu esiokini aramat nelelek itasioyo inkera amu keiken naa nyoo uh inkera ore ene uni naa elototo onkoshuak kitasioyo inkera oleng tenepuo nkoshuak netu esiokin aiko aa aramat arashu abak.

Euni taa kuna daiki torkerenket le kisumu. Ore ene dukuya, euni orkikua, ore eniare euni emushele, ore ene uni euni sii doi ajo naa sinanu naa orpaeki.

Ore sambuu onkishu nikiramatita yiok naa ore esapuk oleng na isaipal. Isidain isaipal amuu ijo idimu ake ina kop. Nikiata naa ajo sii nanu nusui kake manaabo ake tenkaraki naa esiai ekule.

Ore teninko piyiolou imbaa pookin enkitobirare, na ore enedukuya ejo apa nye ormaasani enkong'ong'u naikuna, naipang'a eng'en. Neeku ore ebae edukuya naa, pimbang'. Mpang'a di tolkijiji litii. Mpang'ang'i taon natii ine. Mpang'a shomo kulikae tung'anak. Shomo todua ajo kanyioo teesitae, ping'uraa tenaa iyas iyie nyoo, inabae naasitai pibelekeny ajo naa sinanu naa orkuak liata, arashu olinewueji nitii. Neeku pipang'i. Ore pimpang',nikibolo ngonyek. Nikibolo elukunya. Neyiata iduat inonok. Nibelekenya. Ore sii enkae impang'ita, kesidai na impang'ita iyata oltau leyieuna, ajo kaipang'ita na kayieu naibelekeny ena bae. Metaa ore ilo atum inkibelekenyat, nebolo naa oltau peikaa, peeng'amaa, nena kibelekenyat, ninoto. Tenikinteng'eni sii, taa oltung'ani oite ng'enayu.

ore embaye sapuk nagira iltung'anak ainyial egira asishore kuna pirai naa kegira aisho meima enkijape ore ake peim enkijape niishop naa kedanya naaore pedanya naa kidimai oleng pitasuroi naa kuna keyaitin omoyiaritin naimu ina oitoi neeku ore eniko peepashi ore ake peebol tena pakiti enye nibung enekiti wueji nilepu naijo kepi nibung agam inji ake torkimojik aare mee toloisotok torkimojik neishop aitobiraki ore ake peejing metaa ishopo neng'uiki inewueji naa keeku kees esiai duo naishia nees nemitoki adanya ashe.

Ore ekoitoi nitumie aa nibolie olduka loo naishi naa ngas ninye alo aiput nkardasi naitodolu ajo yieu nilo aas ina siai. Ore pee iput niriwaki duo ilo kioma oitasheki kuna siaitin onaishi, oldukai loo naishi, ore ake pee eng nilak si niche ropiyiani duo ina ardasi. Ore ake pee engamu sii ninche ilo ratioti lino nepuo ainguraa, neponu doi nebau ninguraa ine wueji nitii, nees duo si ninche ekiti jurore enye, ningurari kuna aishi nimirita ajo kakwa tenaa kisidan te nkaraki biotisho oltungani, ore ake pee kinyorakini naa ilaaki naa licence nilaaki nikicho lelo tungana ilak pee itumoki naa atabolo naa esiai ino, onaishi yata naa licence nikitasheki nikitonyarikitia ilo kioma oitasheki.

ore taata pelotu orbiasharai lolikae kerenget matejo ilo le homa bay enewueji neyieu nees biashara ore embaye edukuya naa ore orkenyai pookin naa iyata dii elakunoto niasie biashara tewueji pokin nitii te kenya ata mira olilo kerenget neku ore enedukuya kishia nees biashara neku ore eneiko naa ping'oru enepik biashara teneeku enoto ning'oru ajo kaa biashara ena petum aing'oru ena palai naitasheki biashara naji nyoo elaisens petum atudung'o nelaaki ore ina palai naa ninye naitasheki ilo duka lenye amu keeku naa etalaa nyoo ena toki naa nikijio ushuru keeku etalaa teneeku enoto nyoo ina license keeku etalaa ina county eimu ina license niendelea naa aaku kegira alaaki sinye kenya nyoo ushuru enye neeku kees ake sii biashara.

ore tenadol ena siai naa kaitadamu apa sukul eh sukul ena e primary arashu ninye secondary enkuatata apa nakweti nikikwet enkuatata owuejitin dorropu arashu inkadorr nore apa entoki sidai teninye naa ore duo pinchinda ena sukul ashu kuna sukuluni elatia naa intoki akwa alo nekua edukuya niilo nilo nijia nilo ayiolou enkop teninyok akwet.

ore te nanu isipitalini torkerenget le kisumu naata ena retoto orubat naa kajo keetae jaramogi odinga teaching and refferal hospital ee najo keetae kisumu orthopaedic clinic ino aga khan aiko nejia nana taa ayiolo.

ore duo enaiko ele tung'ani lelatia ai onya olokeri lai nemeyieu nening airorie duo nkolong'i naikash ore duo paadol ajo egol lukunya megira aning'u naing'oru kulo tung'anak daa amu keetae ilaitashekinok lorkijijini eton etu kibaya enetiii nyoo olaiguanani lemurua ore lelo tasati onena tasati naipirare ilo tung'ani nairorie peng'asi airorie sininye tenelo mej metaa etoning'o naa sidai teneeny metaa etogiruo irpayiani nikintoki naa apuo dukuya apuo enetii olaiguanani pekintoki naa anya ilomon tenkopisi olaiguanani pee eshuki naa ina kinyiala ashe.

ore orbaribara te kenya nanu ladol ajo enyamal pii naa ele baribara opuku te nairobi alo maimayio nedoyio taa olikae alo narok nelo olikae enaiposha ore ilo baribara naa ore enyamali enye naa kepiik apiik duo pii neeku pesho nepaasha nyoo ingarin ore pooki naing'ua nakuro naipasha narok ore peeponu inewueji neshuko kulie aikunari inji adoyio niding'i ina kiti oitoi oleng oleng oleng neeku inji nanu ajo keyieu ilo baribara naaji nitalalai pii metaa kidim ingarrin kumok atapaashata aitalala naleng ore pitalalae nitobiri duo nepiki kuna tokitin naaji imbambi nana kitua tokitin pookin naa kajo nanu tenitalalae ning'oruni sii ae toi neme ina ake nitalalae sininye metaa teniding'a ena keetae ae oitoi naidimi aima sidai.

ore engarri enkima naa kajo nanu ninye esidai naa sidan tenkaraki kuna ore enedukuya teneeku ipang'a ipang'a mitoki aitashitashe enaa ematatu nemebaya adikata ore eniare kaikashie gharama enye alang ene matatu ore ene uni kelala nenapisho engarri enkima alang ematatu ore eniong'uan mikinding'a tengarri enkima anaa enoshi naiding'ieki iyiok tomatatuni metaa kelopishoe nirowuaju kikash ake nyoo ena garri enkima.

ore tenakata tv nanyorri oleng tolosho le kenya naa ena naingoritae oleng naa ore ina tv naa eton ake ninye ena citizen tv tenakata eton metii enkae.

Ore naa olalimunoni loo lomom oisul, ore enaa tolikitio yiook ena citizen ore enaa etolimuo lomom tiatua nne nenoto naa lomon ngole taata tele aari ena tomononi naji Lulu hassana. Ore si teina kiti sitizen tenepuoi enaalo esiasa neewa naa ele mbarnoti oji likijo Stephen ole kaa ele stephen letoo te nchoto e siasa.

Ore ninye ene dukuya kayieu niyiolou ajo ama dii ele lelatia ogira aingunyunguny ketiaji doi egirae aituraa elee oirerio? Ke temanyatta namanya ninye, ke te plot ee natii ninye ?amu tenaa kewueji nemanya ninye. Naa kelek ina amu eme keetae neetae elde aitashekinoni oitasheki matejo ina plot ashu ilo manyara omanya ninye nchoo naa elo aliki nitodol amu kias ninye ina esiai. Naatenaa matejo naa emurua namanya ashe ke town natii, keetae ilait ilaitashekino aa le afya le public health nchoo ebaiki neliki ilo kilikuai keeas ninche siai eton itu elo dukuta abaiki nyoo lekua arikok sapuki keitasheki lelo oitasheki esiai ebiotisho.

Ore pee yieu nibung nkera etoki nigira aitengen anaa tanakata ekibelekenyata oloingange, naa ore ngas aitengen nigeroki tene wueji oshi neigerieki naji orbao ajo nyoo jito, tenaa enkolong igero doi enkolong tenaa oosiwuo igero irkeek ajo kiuro. Ore pee idip aitengena nigeroki teine wueji nigerieki mpangunyie doi boo pee edol ajo kanyoo igira ajo nchoo edol katampo kanyoo eji osiuo kanyoo eji enkolong toliki nena tokitin pooki edolita na keibung. Na ore pee megira aaningu tiaki kangae nemegira aningu nigilie ometijingae pooki.

ore embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kadol enkesha amu iltung'anak uh iluat are oltung'anak lotii ene lidialo olotii ena nemeeta ake lemeyieu neiko aa neku ninche ade otimira irkulikae.

Ajo si nanu naleng enetipat ekiroroto etoiwuoi ormalimui le nkerai te nkisuma, Naa ore etumi ena tonata isidai ningoruni ajo kaji etii enyamali, ama doi ena kerai pee egira adoyio aashu pee meesita aitobiraki kaji etii enyamali? Kenchoto ormalimui ? ke nkerai makewan? Anaa kenaalo entowuoi ataa ang? Pee yiolouni ajo kaji etii enyamali, pee etumi aingoru enkootoi naiwengieki enaduo nyamali pee esidanu enaduo kerai. Kake eisidai ake teno si ninye etoiuoi aitoki Ore doi ninye enedukuya ayiolou amu, elelk doi meyiolo ninye ormalimui enetii enyamali amu ore nkera naboitare enaduo kerai eisulaki ena sukuul nairagi eidim netii mbaa torok naapoito dukuya kake meyiolo ormalimui keyiolo enkerai nemeitio atoliki nkulie, neaku ore si ninye entoiuoi neliki enkerai enye pee esipu entonata oolomon amu elelek meidimu lomon.

ee chariti yes mwalimu amu adol enkol ejumaa duo pakaa ilo aas esiai ana ilo adala , mwalimu ore pee alo ang naa kaas ake esiai ejikoni nalo aas home work, namalo inkangitie namalo inchereeni, nesipa milo inchereeni tenaa igira ake ajo tene mwalimu, malo oshi nanu amu maisho intoiwuo ainei alo, naa kanyo enkisumai pi naa kayieu naaku namba wan tenadarasa.

ore enedukuya kang'as ang'amu enaduo toiwuoi tenkanyit amu kayiolo dii ajo ninye naigerito ore impisai enyenak ninye nanu agira ang'amu nang'amu tenkanyit nairorie tenkanyit ore sii kirorita naa kaitaa imbaa sidain kumok enkerai enye naitaa ntorok kutik metaa nkumok ore isidain naa ninche natuluso nyoo kuna kuti torok naitukuj sii ena toiwuoi ajoki ore tenera duo isabjekti ashu inkisumaritin tomon ore ena kerai enye olee naa kajo uni ake meesita aitobiraki naa kawaida oltung'anak pokin amu miaku ira sidai te pokitoki kake kaliki sii ajoki kanyokita oshi taata oleng nairorie irmalimuni lokuna sabujeti nara uni ajoki entupunyaki ena kerai pee ilepu tokuna uni perisioyu okuna kulie nyoo naimita aitobiraki naliki entoiwuoi ajo megol taa lukunya enkerai enye enkerai nasioki aning'u imbaa oleng neeku re tanda tam naa kesidanu ake.

Teneyieu taa oltungani nesir olturur naa kengas aingoruno iltungana obaya tomon mpaka tikitam oota ina damunoto ajo ele turur kiiyio naa te nkaraki ena kipirta. Ore pee etumo nenyorakino netum naa aosh ntumoritin, ore kila entumo naosh ninche naa kigeri apik mbului ompala, ore pee endelea aosh ntumoritin nedumunye nabo olong neya pisai neya lelo bukui oshi oigerito nepuo olturur kopisini oshi naitasheiki ina siai esirare nelak nena pisai, neingurari irbukui ompala enye ore pee edoli ajo eisidan, nengamuni nena pisai nesir taa ninche anaa olturur oji olturur oji enaa enaishorutua. Ore pee idip neishori ena palai naa ninye naitasheki ajo etonyorayioki netaa keyioloi anaa olturur obo te kenya oata ena arna nishori ina palai na ninye oshi kijo certificate.

teniyieu nisir olturur le sacco ore embae edukuya naa ing'as aitobiru oloti turur aa loltung; anak tomon neilep naa iltung'anak oota ina kisuma niyata neeta ina damunoto niyata, ore eniare nitonini ninteruru taata aitobiru incherini naagira naa arikoo ntae enaa olturur aa katiba taa ina, ore pindipidipi nenteruru taata aing'oru eninkoko pesirisiri ilo turur aa ninye taa oshi eji registration ning'oruru enaduo sheria nagira arikoo ntae okulie pala nayieuni. nishoore nena ampunini naitasheki naa iltururi ore pindipidipi ina ninteruru taata asir enatoki, aing'oru ena toki naji nyoo, license, ina sa,, ina sacco naa ninye duo narikoo ntae naitodolu ajo eishooki intae metaa iyatata sacco naa ore enkampuni naitasheiki naa enkampuni oshi naji sasra meisho ntae ina license neeku naa sacco inyi sacco'

Ore enaa enkangeni naeuo enkerai aishiraki naikonyaki, ore ebae edukuya naa kanngamu naitodol enyorata. Naitodol ajo ore embae naitaasaki ata aah torono ketii osiligi naa kesidanu mbaa, pee engas adoyio neyiolou ajo ketii osiligi dukuya. Ore enkae yaare naret ena kerai tenemeidim aitabaya sipitali eisulaki ooleng sipitali esirkali pee etum embare ningurari ina toki nataase te naa kesipa naa kaji etiu, pee engasi adol aah enikoni pee ereti tenaa osarge negemi ore pee idipi naa kaidim aawa ena kerai naitaraski taata nkaik orpolisi ore pee aitarasaki naa ore irpolisi naa keiteru esiai enye tinewueji naishoo nesuj esiai enye esheria anaa enaishino amu eyiolo si ninche ina amu kaariyiak teina oitoi.

eji ore apa ena palai naji ene huduma namba naa ore apa enkipirta ene naa kejito serkali eji keeku enkoitoi nabo enkipante ena toki naji dijitali nanapita mbaa naipirta oltung'ani. mbaa kumok nikimpirta oltung'ani naa enkoitoi nabo nanapita esipata naipirta iltung'anak, nejito apa eji ore amu ekiyata nkardasini kumok nikinapita ee enesukuul, ee enkipante, ee enesiai, badala niton anap kuna aah pala pookin, neji apa maibung'a kuna pala nabo aapik ewuei nebo metaa ore oltung'ani ena kiti kipante ake nabo enapita, naa ore tiatu ninye nenapita naduo kardasini inonok naara iip kake entoki nabo inapita. nedou olola lo nkardasini kumok apa nikinapaa.

ore nkoitoi nagira serkali aya elimu orkilikuai le biitia, tinoolong e biitia naa kitumia ntoking naijo doi aishooyo ntaarifani arashu orkilikwai aishooyo orkilikwai eimuu, ata serkali eshumata nedoiki abori eimu ntiifini, iredioi pookin oonkutukie pookin neimu kuna kampunini naipirta akeyie esiai eramatere ooltung'anak, osipitalini neimu nkardasini sii naigeri noshi naanapita ilo kilikwai ,neiruri sii iltung'anak anaa toomurua nelikini toontumoritin neitadamuni nepiki wueitin tenaa simui metaa ketii orkilikwai pooki wueji, ore piibol esimu nitumore ilo kilikwai enaa too ena toki naji facebook nena tokiting pookin.

Ore oltugani ladol Ajo etagore oleng te mtandao naa ore embae edukuya naiko na kagas doi aomonu empalikino najoki Pole doi amu adol Ajo itagore tenkaraki italaikine embae nabo enabae we ena neeku pole oleng tenkaraki Ina naataase teyie. Ore eniare nairorie peedoyio aitadoiyio oltau pee mitoki ailepie nyoo ororei pee ikonji adoyio aitadou oltau ore ake paadol Ajo etadowuo engoro enye nairorie taa teboron ajoki kaji naaji inko kaaretoro naji iyieu kaji naji amu atii enewueji paatum atareto atodua Ajo etadoyie naa ore ake paajoki nejia naaliki naret nabo o nabo ometaasayu enaduo nayie ele tungani nelaa oltau neshipa.

Ore taa ena naa ore kulo tungana ladolita tene wueji naa loshi looji orbarasa kitok loo kanisani e kenya ninche orbarasa kitok nincheo itasheki nkanisani aah pooki olosho lang le kenya. Neaku ore kulo tungana naa ooponu te nebo aah rpastani loo kanisani na pashipasha te le osho lang le kenya aponu te nebo nkaraki iduat naje. Ore taata niche tipat enye naa oltoilo loo kanisani taata ninche. Ore ebae nadolita kanisa ajo kemen to losho le kenya naa keponu anaa olturur anaa orbarasa kitok oitasheki nena anisani anaa oltoilo obo, neiro ajo mikiiyieu ena anaa kanisani arashu ekiiyieu ena anaa kanisani naati kenya. Neaku kegira autaa yiook aah laitashekino ninche loo kanisani pooki e kenya oltoilo lang.

Ore enkisampuare telde Ari otulusoyie tenkop ang, naa medupa amu medupa apa echan anaa tele Ari kake ore akeyie enotoki akeyie enkiti daa anaa apa enatuunoki hoo neme sapuk oleng ata tenneitu eshumi toorkompen kake enotoki akeninye enanyae.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena nee erikore olarikok , olcheriani nadunguni. Niaku ina taa entoki nalotu indamunot aa irbungei lang osenetani.

Ore enaa enaibalie ilomon, ore ena kadi e huduma namba tialaonkolongi kumok nitu easisho tena kop e kenya . Nitu asisho tina kata amu ketiu anaa ketii apa irkesin owaiki kotini tenkaraki ena kadi , nejoitoi itu apa esuj sheria iltunganak apa oitaituo . Neaku ijo emewang, nejo naapa kotini peiwuangieki pi metaa meetae.

Ore nkibelekenyat nanu nayieu nanu nadol Tena tenkingorunoto empalai enkiama na kayieu naaji na kedou Ina siai metaa ketii inkauntini pokira artam onaapishana, amu inepu Ajo ketii enkata naa ekijokini tupuku tolkejuado shomo ewueji naajio machakos kake kesidai naaji tenaa tenaa olkejuado niasie Ilo kejuado . Sidai sii tenitodoropi Kuna olongi tikitam oobo metadou pee etumoki naa Ina toki atupuku amu kelakua.

Ore tialo ilomon le mugomo oonkera esukuul e University e UoN naa ijio taata meetai ilomon oodupa tormugomo lenye, itu taata kining' kulikae torrok arashu ilomon oipirta mugoma ena sukuul katukul.

Ore embae edukuya nangas aas naa kangas aitengen lelo olan metaa ore eponu adol naa ekedede oratioti laishoo .Ore eniare ,naa kaiteru naa airo , naa kaidim ake airoro te simu aoshoki iltunganak oipirare ina siai ololan arashu ninye aigeroki empalai naliki enyamali nanu naata te mboron naa kayiolo ajo ekaaret.

Ore duo enaa enalimu ilomon lenjurore naa ore mbaa e watalii tolosho le kenya naake egira alo enaake ilepu, amu ore piing'or olari loo nkalifuni are oo tikitam oo okuni oo lari loo nkalifuni are tikitam oo ng'uan naa ore elde ari otulusoyie ninye oota watalii kumok alang' ilido likai ari. Neeku ore siinye ele ari egirai aajo elelek itoki asidanu alang' elde ari otulusoyie. Neeku kegira alo dukuya aitobiraki.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa nkuti baa nara are ashu uni . Ore ene dukuya , kaitadamu enejo olomoni lenkai ajo ore nkolongi oltungani naa kikutik , nebore enyamali . Ore eniare kaitadamu ajo kaisidai ake tenenyorai tena kop , amu iyie taata ogol naa iyie oshal taisere , iyie taata oretisho, nikireti iyie taisere . Ore sii enkae naitodolu enangole kata etii corona enkop amu ore ngole sipitalini, irkitarini inji ngole etiu enkishopo eninche pookin.

Tenelo teneaku ilannywa lolan te mutandao , ninyangwa ilolan loishiia, ore embae edukuya edukuya naas , nemaibung ninye lelo olan amu mme ninche naaduo ayieu. Naoshoki enkampuni esimu ashu oratioti , aitayiolo naa ajo nanu enkastomai inyi ,ene wueji neje , naa ele ola apa ayieu naa ninye atalaa, kake ore olola lanoto neme olapa likitonyorakinote . Ore peyiolou nejia , netaa naa keyiolo enaiko ,nayiolou enajoki. Kainyioo pasa nataase paatumoki atayiolo, naa amaa olola lai , katumito , naa amaa atumito , kanu naa pasa idimayu paatum ?.

Ore entoki edukuya naa kangas ajoki ele tungani metoboro , neitadou engoro .Ore ake peeboru oladuoo tungani ,ore embae eare ,naa kaomon naji piro ajo kangae ashu kaa ampuni apa nagira aaki ilolan. Nekitumoki atisipu ajo kainyioo pasa petaa imutie iladoo lolan naa kainyio pasa nataase peitu ebau. Ore ene uni , nintadamu ilo tungani ajo meetae naapa naimutie kiret ,elelek ake ishiliwieki kake ebau adake olola lenye .

Kesipa ire ormutandao naa keeta ntokitin kumok torok obaa naagira iltung'ana aimaa egiraa Ore ene dukuya naa jio yie ore oltung'ani ligira asie biashara naa oltungani sidai, kumbe ormukukai ake ore pee iriwaki pisai pee kiyaki lolan linono neimin nepuo pisai near esimu neneeta enisujaki. Ore eniare ore tokitin nidolita nijio kenejia eyia, ore pee kitabaikini naduo olola lino tokitin ake nena naalamai na nana najio mmmelio ninye anaa napa tokitin nipotuo yie oltung'ani menyaanyuk katukul. Ore si eneuni keya nmutie kuna tokitin ooleng neaku mikiret ninye anaa enaduo niyieu. Ore kulo tung'ana naa meata sininche kitoki apuo ayau te kulie wuejitin, neya erishata eyau, nikitoki si niche airiwaki neaku keya eriashata ooleng ,neaku esidai tenejuruni ajo kakua tungana kulo teneidimayu shomo yaki kewan nibaya oopeny oladuo duka.

eji ore ena mashini natukunyi e serkali torkimojino, naa aitumiya oshi naa aitumiya amuu tenilo ewueji naijo sipitali oshi taata naa teniyata ena kadi doi ajo sii nanu naa embaare, naa keeta ewueji nitukuny netukuny inkera inonok oltung'anak linonok pookin naa ore ena kadi keji ketukunyi amuu kenapita mbaa naipirta iyie, ijo duo enoshi nikijo enaa kitambulisho , neeku iyie egira aimaki ena mashini, naa ore irkimojik linonok meeta oltung'ani tenkop oota laijo nyoo linonok neeku ore itukuny igira alimu ajo nanu ena arashu nanu ele.

Ore embae edukuyaa naasitae iloopisani toomurwaa ang naa nchere kegira aapuo dukuya egira aitanap ilmaasae eniko peyie epuonu naa aadug inkipandeni we ngoitoi nadugoeki pee engas ninye iltuganak aayiolou tipat ooh nkipandeni amu kikumok iltuganak lemeyiolo . Ore eneuni negira sii aautaki iltunganak enedugieku teniataa enyamali pooki nidim atabaiki inkopisini enye nidim atabaiki Kuna opisini e huduma center naa ekireti sii naa tenelo metaa keimina apa enkipande ino naa ekintaariyiani pee Iko ake nena opisini ni report sii tene wueji ooh polisi pee kitumokini naa pee igoru Nena pisai pee kitumokini naa aiguraki enkae ngejuk . Amu meetae naa esiai nalo dukuya oshii taata me enkipande iata.

ore apa ninye nanu neitu aikata nanu ajing ict lab te primary ashu te sekondari tenkop ang katukul, amu ore apa tenkata ang nemeetae, indip apake nkilasini ong'uan, nipang taa taata mikishomoki aitoki aiteng'en indipa ina sukuul, neeku kayieu taata nanu najo peekibelekenya amuu ore enkop nikitii nibelekenye ore inakata o tenakata naa ng'olong'i napaasha. aomon ake naai tenaa ketii sukuluni e primary ashu sekondari neton meeta ict lab nenyok taa sii ninche atu ict labs peetum inkera enche ataretoto, netum aateng'enita o nkulie kera, toowuejitin o ntaonini sapukin o kulie sukuuluni naagira aang'enu, peemitokini aanyu enkerai midipa apa nkilasini ong'uan nitoki alo aing'oru, nchoo metaa ketii neiriamariyie sii ninche nkera anaa anagira enkop aibelekenya, neng'enu.

Ele kara nanu enchipai sapuk oleng tialo esiai inyi tenebo ontokitin inyi niaku kashipa nanu naleng naleng.

Eetae naa kuna ambai naijo oshi ninche eji pin naa ninche ebolieki account , naa tenelo naa inanyamali itumitoto naa ekengas ake ajoki metadou , ore ake metaa mbaa kumok napoito telukunya enye nedamu taa aitobiraki ajo kakwa ambai ningoru inewueji nigeri apa ningoru nena ambai pebol apik inaacount enye .

Aitumia nanu ena mashini natukunyi toorkimojik naa ore ewuei naitumiayie naa ajingita sipitali . Amu ore naa pimwoyu naa ilo doi tenkaraki enatoki oshi taata nabakieki iltunganak . Naa ore nkoitoi nikirishuni ajo enkerai ino ashu iyie ina , korpayian lino ilo naa teniaaku etutukunya pooki ngae linyi . Amu inakata naa meikoni aa , mepurori impisai , matejo natii account ang abakie likae tungani. Naa inakata kiyiolou enkolong nikihomo, wenitu .Neeku kisidai ina naa kenare pi ,amu enkoitoi ina naibalie iltunganak openy ina kadi.

Kajo nanu ore eniko pee kingeri tina muradi e sirkali ebiotisho naji sha naa ore ene dukuya naa ira naa ke ninye oltungani oisume ,amu kigeroyu naa oltungani litu isuma. Ore eniare , niun duoo enkiok metaa itaaniki ainining oleng nibol duo ine wueji oshi enye toosimui ainguraa nining toonkasetini toredio, ningor naa too kuna mutandaoni ena olong naishorutua isiatin peya iltunganak. Amu tenidol esiai nekinare niata inkardasini naijo nena , nitum naa sii aishooi nena ardasini inonok weno omono ino nias imbaa naishaa peinguraa tenaa ekiyay siiyie, anaa enaitae lelo kulikae tunganak

Kaisilig enaa ore ngole te wiki natulusoitie negira sirkali amanaa aishooyo oratioti pebaiki kulo tunganak taruoshi. Ore oratioti le dukuya naa kegirae asot kulo tunganak toloshon lenye peponu naa nepiki naa ena toki naji sha , peeponu atukuny ina toki , nigeri sininche amu sheria nabo kiata pookin. Ore enkae negirae sii aponu apik ninche metaa nkipandeni , niaku keetae ake si ntokitin natukuny peetum sininche nkipandeni anaa irkulikae tunganak lele osho le kenya. Niaku aisilig ngole ajo easita ngole sirkali eshumata ena too nkauntini pookin aa tena wiki nagira alotu , kajo ina siai alo dukuya pereti sininche lelo aruosh peetum sininche nena tokitin nikitumito siiyiook pookin.